Gũtuma ũthũ kana rũmena nĩ gĩtũmi kĩmwe gĩtũmaga andũ matigateithanie rĩrĩa mona thĩna, tondũ rĩrĩa andũ mamenana no ũigue hinya gũthiĩ gwetha mbeca kwĩ mũndũ ũrĩa warumĩte na hau thutha-inĩ. Na ũndũ ũyũ no ũninwo nĩ andũ gũkorwo na ngwatanĩro hĩndĩ ciothe na gũkonanio wega.

Ni hakwa ndũmagĩra ũtungata kana maũtungata ma intaneti, tondũ nĩ mahũthũ na mũndũ no ahote kũmenya ũrĩa marataarĩria ũngĩkora wĩna thimũ na nĩũthomete wega. Ningĩ nĩmasĩbagĩra mũndũ mathaa na mahinda, tondũ, ndagĩka iria ũratũmĩra gũthiĩ nakũu na mbeca iria ũkũrĩha gũthiĩ bengi-ĩnĩ nĩũgũkora ndũtũmagĩra hĩndi ĩrĩa ũrahũthĩra akaũnti ya bengi, ĩyo intaneti.

Ĩĩ no ndĩrikane rĩrĩa ndathiĩte gũthondeka akaũnti yakwa ya bengi, nĩndatungatirwo kana nĩ ndarĩirwo wega mũno nĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo hau a gũthondeka akaũnti ĩyo, na makĩndarĩria wega, na ngĩgĩa na mwĩhoko, kana ngĩhoka bengĩ ĩyo, tondũ ciũria iria ciothe ndoragia, nĩndacokagĩrio na gĩtĩyo kĩnene mũno.

Arimũ no matunge kĩgerio kĩmwe, kũnyitanĩra na mathukuru marĩa mangĩ, macoke matumanĩre kũhũthĩra ta Whatsapp kana Facebook tekinoronjĩ-inĩ, kĩrĩa arutwo acio meka, magacoka, matũmanĩre kuonania ũtiganu kana arĩa mahĩtũka mũno, mathukuru-inĩ macio.

Gĩthomo kĩa nenda-inĩ, mũndũ no ahote gũcokera kana kũiga kĩrĩa athomire, nĩgetha rĩrĩa ariganĩrwo kana rĩrĩa arenda kwĩririkania kĩrĩa athomete no acoke o ho na athome o rĩngĩ kana athikĩrĩrie, no gĩthomo gĩa gĩthomo gĩa kĩrathi-inĩ , arimũ matikoragwo marĩ aingĩ na mahinda maingĩ makoragwo na irathi nyingĩ koguo nginya kuona mahinda ma gũthiĩ gũtarĩrio rĩngĩ hatirĩ nĩ mwarimũ.

Ĩĩ niĩ nĩnguona thirikari nĩ ĩgeretie kũheana gĩthoma gĩa kwĩruta kũgerera kompiuta na intaneti cukuru-inĩ tondũ kũĩna subject ĩrĩa nyene ĩtagwo ya kompiuta na oho thirikari nĩheanĩte gĩthomo kana nĩheanaga kompiuta icio thukuru-inĩ iria citũmĩkaga nĩ arutwo.

Rĩrĩa ndarĩhwo kũrĩa ndutaga wĩra nĩngayanagia mbeca ciakwa ngaiga hemabata mbeca cia mahũthĩro ma kawainda kana mbeca cia irio na nyũmba kana kũrĩha thukuru. Na nyingĩ ngaiga mbeca cia mabata ma rũciũ kana maũndũ ma hi na hi mangĩumĩra . Kuogwo nĩgetha maũndũ ta ma hinahi mangĩumĩra nohote gwĩbanga kana hĩndĩ ciothe ngoragwo ndĩbangĩte.

Niĩ ngũraga nduka ya kũgũra indo na wĩingĩ, tondũ rĩrĩa wagũra ũguo he mbeca ũcĩbaga. Indo cinyingĩ nĩciendagio raithi , raitharaithi gũkĩra kũgũra kanyamũ kanini maita maingĩ nĩ karĩ goro. Kuoguo he kĩrĩa cĩbaga kana he tũbeca cĩbaga rĩrĩa ndĩragũra indo na wĩingĩ hamwe.

Rĩrĩa dabanga gũthiĩ kũgũra kĩndũ kana rĩrĩa dabanga gũthiĩ kũgũra indo ciakwa cia nyũmba, kana okĩndũ gĩothe ndathiĩ kũgũra. Ninguuaga mbeca cia mũiganĩra oyaindo icio. Nĩgetha onaingĩkora kĩngũ kĩngĩ kĩega ndingĩhota kũgũra tondũ ndigũbangĩire tondũ ndinakua mbeca icio cia kũgũra. Ũguo nĩguo njĩkaga ngĩgĩe na kũhũthĩra mbeca ũrĩa ciagĩrĩire.

Andũ a gĩcigo gitũ nĩmendete mũno kũhũra mũbira kana gũthaka mũbira, kũrĩa he andũ arĩa mathakaga mũbira wa magũrũ. He arĩa mathaka mũbĩra wa moko. Na he andũ angĩ mendete kuoya cuma iria cimateithagia kũgĩa na kĩũga. Rĩrĩa matarĩ na cuma moyaga mahiga magaconga mahiga, magekĩra tũmĩtĩ gatagatĩ , ĩyo nĩyo moyaga na nĩ ĩmateithagia kũgĩa na kĩũga.

Ndokĩra nĩ thiaga bafu ngethamba, ngacoka nga ngathiĩ riko ngahiũhia maaĩ ma gũkama ng'ombe, ngathiĩ ngakama ng'ombe, iria rĩu ngatwara barabara ngendia, ngaiga hau barabara rĩgoka rĩkonywo nĩ mũndũ wa ndĩri, ngacoka ngacoka nyũmba ngaruga cai, ndaruga cai rĩu ngathiĩ mũgũnda gũtua mahuti ma kũhe ng'ombe.

Ũndũ wa mbere nĩnyedete gũĩthamba na maĩ mahehu thutha wa mĩnoga tondũ maĩ macio nĩmadeithagia kũnogoka na gũthera nĩgetha, ũndũ ũrĩa dagweta, nĩnyedete kũnyua maĩ mahehu na matheru nĩmatũmaga nogoke. Nyingĩ nĩnjokaga ngakoma . Gũkoma nĩgũtũmaga nogoke wega , kũrĩa ndakoma, njũkĩraga njiguĩte ta gũtarĩ ũndũ njĩkĩte.

Andũ nĩmagĩte mũno na mbeca iria makĩhotete gũthiĩ kũrĩha kũu, tondũ mũndũ ndangĩkĩhota gũthiĩ gũĩkwo kana kũnogorwo mũĩrĩ atarĩ na mbeca. Nyingĩ kũnogora mbeca nĩkwega tondũ ndakĩhotaga kũnora mũno kana nĩaigua nyingĩ aiganĩire mwĩri kana akanogoka o ũrĩa kwagĩrĩire.

Rĩrĩa mũndũ agathĩrĩria kĩndũ kĩega kana mbica ya kĩndũ kĩu nĩ ĩtũmaga ndĩkĩende mũno. Kana tuge kĩndũ kĩngĩgathĩrĩrio nagĩkorwo gĩkĩegega gũkĩra kĩrĩa ngũraga onani nĩngũgucirĩrio nĩkĩndũ kĩu nahote gũkĩgũra. Na ningĩ maũndũ mangĩ ta nogĩkorwo na raithi nohote kũgũra kĩũ. Nĩnyendaga kĩndũ kĩu makĩria.

Niĩ nĩthiaga thibitarĩ kaingaingĩ gũthimwo meciiria makwa. Narĩrĩa hena ũndũ ũrangia . Nĩthiaga kũĩ madagitarĩ marĩa majaragĩria na ngacokwo nĩ thaũ wa meciria. Naũndũ ũcio njĩkaga kwa ihinda rĩa rita rĩmwe he mweri ũmwe. Na ũndũ ũcio nĩũdeithagia mũno.

Atongoria a kĩ-roho nĩ mahoyagĩra mũndũ ũrĩa wĩ na thĩĩna wa meciria, na nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wao mũndũ ũcio nĩ acokagwo nĩ, kana nĩ atigaga gũkorwo na thĩĩna wa meciria kana nĩ akĩhonaga thĩĩna ũcio wa meciria, ũguo magagĩteithia mũno tondũ andũ nĩ manyihanyihaga gũkorũo na thĩĩna wa meciria.

Niĩ nĩ ngeragia mũno gũkoma tene, haria ũhotithagia gũkoma mathaa manana kana kwambata mathaa manana kana kenda nĩmo ngomaga, na rĩrĩa ndakoma ũguo ndigiyagwo nĩ toro rĩrĩa ndokĩra na ndutaga wĩra wakwa o wega gũtarĩ ũndũ ũrangiya kana kũgiywo nĩ toro.

Ngomaga mathaa manana kana kenda, na nĩgetha hote ũguo nĩhotaga gũkoma, nĩngomaga tene . Ngomaga kuuma tha ithaũ ngacoka ngokĩra hau thaa ikũmi na ĩmwe kana thinacara na rĩrĩa ndakomaga ũguo. Ndigiagwo nĩtoro mũthenya, nĩhotaga onokorwo nĩgũthoma. Ngathoma wega itakũigua toro kana gũkoma .

omũthenya nĩgũkoragwo na ũrugarĩ mũingĩ mũno, kana nĩgũkoragwo na riũa rĩhiũ mũno. Na riũa rĩu nĩrĩtũmaga mũndũ mahiũhĩrwo mũno rĩrĩa mararuta mawĩra mao. Na ũtukũ nyingĩ nĩ, andũ arĩa mararuta wĩra ũtukũ nĩmaiguaga heho mũno. Rĩu wĩra ũgakorwo wĩmũhĩnga mũnene mũno.